Eh, aneno ng'at mokwongo koting'o nyanya e lwete. To moro, oting'o oduma e kasuku, to chal ma ji ariyogi dwa wilo gikmoko ariyogi mondo achiel okaw oduma, moro okaw nyanya.

Gimokwongo, gimokwongo mabire pacha kaneno ji e bank ni en ni jogi nere ni ne moko biro keto pesa e banki to moko obiro mondo ogol pesa e banki mondo gidhi gitigo e weche mopogore opogore.

Mokwongo tijni nyalo konyi kaka ng'ato mondo ing'e loso mbeleji maber, to kendo onyalo konyi mondo kiwacho gimoro tiwacho eyo maber yo madwarore. Kata gi Kisungu, kata gi Kiswahili maber, to kendo okonyi mondo ijiwo jok mopogre opogre. Kotiyo.

Eeh, an siganana luwore nikech nokahero tij kwathni,. Nikech chieng' moro nadhi kwayo diek e ndalo kuma e pap kuma ne wadhi kwayo diekgi. To koro an nakia ni diekgi achiel kuom diekgi ne tuo. To koro kwachopo, to diek achiel otho. To nochuno nadog dala anyis jogo ni diek achiel otho, to pod nok giwinja ne giparo ni an mana nego dielno.

Gikma kelo mor kae mokwongo, irwako ne msunguno gimoro e lwete matimo to bedo mamor. Marariyo, mamani omor kuom neno ng'ato obiro lime gi nyathine. Ee.

Gima mokwongo manyadwarore kae en tworo mopogre opogre. Ngech onego ning'e twang'o tworo maber, to kendo beads onego nibedgo mang'eny. To beads gi be onego nobedgi rangi mopogre opogre.

Mokuongo kidwa loso chiemo kakama, to nyaka ibed gi nyanya , kitunguu to nyaka ibed kata gi pilau masala moro kata roiko. To bang' tedo rejni, onego ni koro itedo kuon. Kuon ni onego bed ni itedo m,ochiek maber. To mkata rechni sama iloso ok onego bed ni ionje soup mang'eny. Iketo aketa soup matin to basto iloso.

Mokuongo gima onego ni bedgo en gambut, mar ariyo monego ni ibed godo en glavs. Gambut tije en ni iwuotho godo e puodho. Nikech mond dak iwuoth e puodho gi tiendeni lilo, gimoro nyalo chuoyi kata gimoro nyalo hinyi sama iwuotho. Mar ariyo gimon glavs gi konyo sama igolo chilo kata iting'o takataka man e puodho, eh lum ma otuo otuo go. To kendo okonyo sama idwa keto kata manyiwa kata gimoro amora eh epuodho.

Gik ma nyalo kelo mor kae mokuongo en ni ng'at ni nowaro, chal manowaro kata gimoro to gino oketne maber, emotimo momor. Mar ariyo, oyudo owadgi moro makonye ting'o mzigo ni. Mzigo ni to chal moa mabor nikech nofunde maber. Kata gimoro marach dak timre ne. To gini bende chal ma oting'o gik mabeyo beyo, mane odwaro to kaka ne odwaro giye.

Mokuongo ka afuenyo gik man kod nengo, yo ndara magiluwono ni kod nengo maduong' sana. To kendo utni molos kanyo mag sirkal chal ma okawo pesa mang'eny ahinya. Kendo aneno postas moko moket kanyogo, gi gachni makadhogo bende nigi nengo eoganda. To bende kaneno kanyo to aneno piki pikni gi police station bende chal man tiere kanyo ma keto nengo to bedo malo.

Eh kaneno picha makama, to aneno ng'at mohinyre. Ite okuot, wiye okuot to dhoge okuot. Ochal ng'ama oyudo ajali, to kendo ochal ng'ama nogo gi ji bang' timo gimoro marach. Nikech kaneno kanyo to aneno ka ng'at moro omako helmet, ochung' mbele ne, chal ma ni temo nyise ni owach gima ne otimore. Eh.

Tijni chal tij ridho oduma epuodho. Mokuongo chieng' mokuongo mane atimo tijni, oduma nong'ada nikech ne ok ang'iyo gi ridho oduma epuodho maduong' bilani. To kendo ne aol to kendo kata wuotho notama nikech koro oduma ne pek tone wating'o gi kawasombogi kawaterogi mabor. To tijni bende nyalo timo kaok ing'iyo kodgi to bende inyalo yudo tuo moro mar homa.

Gima nyalo dwarore kae mokuongo en simu, simu ma be konyo donjo e mbui, mar ariyo to kendo laptop ma be konyo bende donjo e mbui. Mesni maber madongo dongo manya konyo mondo oting' gigo te man kanyogo. Kalambe gi buge be nyalo dwarore kumoro kaka mae.

Gima anyalo neno kae , anya neno ji obet piny to giketo bugegi gi gikgi duto e mesa kanyo. To ng'at mochung' ni ochal na ng'ama loso kodgi to miyogo mawaidha moko matin mondo gikonyre e tich magitiyono.

Eh tijni mokuongo ichako gi choko ji. Jok manyalo ridho oduma. Bang' ridho oduma bilagi, to ikawo gi to isombo gi imoyo gi echieng' mondo gitwo maber. Bang' moyogi tikawo gi to iketogi e lorry to iterogi kuma dwarre mondo susgi maber.

Gima biro e pacha kaneno gima kama en ni koth nochwe to chal en koth maduong' to oting'o gik ji, to jok moko manyo gikgi ma pi nodhigo. To jok moko bende manyo kaka nyalo golo pigni kae mondo pi

Kaneno gimoro kaka mae taparo chon kaka nahero dhi e tisi to denda nobedo mojisore kendo denda nobedo maber. To kendo nokaol mapiyo kaka jok moko ol ga, to kendo ka nanyalo ringo mabor kendo nanya nya nanya ting'o gik moko mapek pek ma jok moko nok nya ting'o.

Mokuono ka aneno tij ni to anen o ni en tij pidho yien. To tij pidho yien ni mokuongo, yien kosetwi mobet maduong' to kelo hewa maber, muya maler ma wayueyoni. To yien kelo koh, koth makendo konyo gik moko mondo otwi kaka alot, okonyo gik moko kaka oduma mondo otwi to kendo ng'ato nyalo yueyo etie yath.

Tijni mokuongo, gimoro kaka manyalo konyi mondo ichanri maber gi pesi matin miyudo, to kata samoro ka in jatelo kam oro to okonyi to ichulo ichudo machon. Jok makon yigo, jolwedo, ichulogi pesa maber kendo esaa madwarore.

Gik manya kelo mor kae en kaka gari nikech dhano seche duto ohero wuotho gi gari. To kata dhano ohero riembo gari e sama gidwa timo gimoro. To kendo ndechni moko man kaegi be nyalo kelo mor nikech koro onge chuodho. Ji wuotho maber to kendo yo duong' maber maromo gachni te kae.

Kaneno gimoro kaka mae, to aneno familia ma obiro mobet piny. Koro chal ma nyasi moro dhi kae dhi mbele kae, mane gitedo chiemo mopogore opogore to ginyieo gik moko kaka soda mondo gimadh bang' chiemo. To kendo aneno ka mama moro toko chiemo ne nyithinde to nyithindo gi mor kabisa gi wachni.

Gimaneno kae manya hinyo ng'ato en sindan, sindan kichwori tichwori yath marach. Nyalo hinyi miyudri kata ni in e osuptal. To kendo ndawa, ndawa nyalo hinyi kiywayo ndawa mang'eny, to inyalo fuolo to kendo kori nyalo rami. To kendo gimaneno gi nyahinyo ng'ato kae en yedhe mang'eny mopogre opogre. Kitiyo gi yedhe mopogre opogre, yedhe gi nyalo hinyi.

Mokwongo kaneno gimoro kaka mae taneno rech, rech mokwongo nyalo konyo kiuso rech tinyalo yudo pesa minya tiyogodo timo gikmopogre opogre. To kendo rechni lakteche dware ni ji ochame ahinya, nikech lakteche wacho ni rech konyo dhano mondo dhano kik yud tuoche mopogre opogre.

Tijni en tij luoko kom, to kaka anyalo nyiso ng'ato mondo oluok kom mokwongo okawo yath to okete pi. Pigni onegobedni oketo yath, ok mang'eny ahinya mondo oneg gik maniekom kata kaen gimoro marach manyalo bedo ei kom manya kecho malit, to onyalo nego.

Kaneno gimoro kaka mae taneno ji abich ochung' to gite gioro bedo jotend pinje. To jatend pinje, to achiel kuomgi emanyaka yier. To mondo oyier ng'atachielni, nitie penjo manyakoduok maber mondo jopiny oyiere kaka jatend pinygi.

Ahero tijni nikech aparo ndalo moro machon manewakawo chuodho to warwadhogodo ot mondo ot obed maler. Ting'eni kikawo lo e nam to lob nam no ochal lo maber. To bang' kuserwadho, to ukawo yien toukete kendo touchwako nyuka moro matin toumadhogo to kendo uyudo teko to kendo pod udhi mbele gi rwedho.

Gima timore ka aneno ka mine ang'wen olung'ore luoko lewni. To bende kuom mine ang'wen gi, achiel kuom gi ochiegni tieko luoko lewni. To giluoko lewni ei aora. To kuma giluoke lewni ni, chal ni nitie chilo mang'eny.

Ting'o pi kamae aparo ndalo mane manechon natin, nating'o pi ewiya to kendo nokonya, nawuotho piyo, to kendo achopo dala mapiyo. Jonyuol kendo ne mor koda nikech pi mane ating'o ne en pi maler, to pi mane ber mimodho

Gima biro e pacha kaneno ka otim ne dhiang' kame eite en ni aparo an gi kwarua kane wawuotho egwenge ka waketo ne dhiang' gik moko kaka mae eitgi mondo gibed mondo gibed maber to kendo ginyalo ng'ere mayot ne ji nikech dhiang' ne gi negi negichal erangi kata eyo mopogore opogore negichal.

Gima biro e pacha ka aneno pichani to aparo kinde mane wan an gi mamawa gi babawa ne wabet piny wasuso oduma to koro chieng' ne nitie. Tokoro wakao oduma to wamoyo e chieng' mang'eny bas to koromo godhiambo, to wakao oduma to waketo egunde. To wakano maber makata onge kata oyieyo dak cham gundego kata dak cham oduma.

Eh bang' ritho to koro ne ikawo ogada, kosekaw ogada to iwang'o moko, to moko ikelo dhok, to dhok chamo. Bas to ikelo jobeto, to jibeto maler puodho, to kendo iduoge tipithe.

Gik manya dwarore ka gin gik kaka gloves gi gumboot. Mokuongo gloves gi itiyo go sama iywayo nyathi dhiang ni mondo kata ka pii moro mowuok ei kata remo ok imul gi lweti. Mar ariyo gumboot ni nyalo ga pore, dhiang nyalo ga nyoni to nyalo nhinyo tiendi malit, koro gumboot ni konyo mondo dhiang kik hinyi

Tij uso chak mopotoni nigi nengo e aluorawa, mokuongo chak mopoto kiuso to iyudo iloso pesa maber. Chak mop chagni bende inyalo madho kata inya pogoji to madho e chokruok moro.

Mondo ilos chiemo makam, nyaka ibed gi salad mama mang'eny, to bende nyaka ibed gi osufuria maler, gi oluthkuon ma konyo tiloko godo chiemoni maber. Inyalo bedo gi kachumbari moro kata inyalo medo gi inyalo keto kuon icham bo, inyalo chamo gi mchele, kata bende inyalo chamo gi gimoro ma berni godo.

Kaneno gimoro bilani to aparo kinde machon ma ji ne tiyo gi gik moko bilagi mar kuogo chak. Ji ne kawo chak, to kano e iye kanyo to bang' wige moko ariyo, to ji ne dhi togolo chak eiye kanyo to yudo ka chak opoto. Jok moko be ne tiyo gi gik moko bilagi. Gikete pimodho, pi ma ji nemodho mana maber. Jok moko be ne kawo gik moko bilagi to dhi omo godo pi eaora.

Gik makelo mor kae en kaka diek gi, gigi giler to kendo chal ni imiyogi chiemo maber ma kaka dwarre. Kuma gintie no bende chal kuma ler kuma gimoro marach dak timre ni diek go.

Tij uso nyanyani nigi nengo e aluora, mokuongo okonyo to iyudo pesa maber e saa madwarore. To kendo kiyudo customer mangeny chieng' no to inyalo yudo inyalo loso pesa maber ma nya konyi e timo yore mopo etimo gik moko mopogore opogore gi pesano.

Gima okuongo makelo mor kae en oduma mang'eny. Wuon odumani chal moridho oduma mang'eny makata moko otame ting'o. To koro oi ting'o gi, sombogi, to oter gi kamoro machielo. Kendo oyudo, oyudo chiemo mang'eny kaka dwarore to kendo oonge

Mokuongo gi gimadwarore ni ing'eyo kae sami itiyo tiji en ni, nyaka ing'e ng'ado ring'o maber, to nyaki ibed ng'ama ler. Mar ariyo bende, nyaka ibed gi gik moko kaka gloves mondo tuo moro kik maki. Kendo nyaki ibed gi gumboot maler to nyaki ibed ng'ama ler sa kasaa

Ne wakaw, bang ritho, ne wakaw oduma bila gi to wasoyo e buo kendo kata buo jiko to wabulo. Kosechiek to wakaw to wamadho godo chai maber tobende ne waherogi nikech koro ne gichiek piyo

Gima okuongo manya timo maneno ka timore ka, aneno ka ji ochokre to mae chalo office sirkal, maji obiro mondo olos kaka nyalo konyo ji mondo e kaonti mopogore opogore loso omenda to kendo nyalo konyogi kaka ginyalo dhi mbele gi ngima gi. To kendo

Ahe mokuongo ahero gini nikech koro omit to bende inyamadh inya chame inyachame gi gik mopogore opogore. Kata inya madhe gi soda kendo berries moko man ewiye kanyogo ahero gi sana.

Chik monego ni ji olu ekeny- mokuongo dhako orepo ni orit chuore maber, to kendo chuore onego obed ni ati okelo chiemo chiemo ne nyithindo to orito nyithindo maber.

Ber ma inyalo yudo kuom kwayo rombo en ni rombo obet maber to kendo tuoche ok make mapiyo. Kata ka okon rombo to rombo nyalo bedo machwe maber. ma nyalo nyuolo nyithindo maler makendo ok tuore ahinya. Kendo kwayo rombonki konyo rombo mondo rombo kik lal. Kata sama olal to onyalo dok kuma oaye.

Mokwongo, ng'ato ka dwa tiyo tich ma kamae nyakoned gi gumboot. To kendo nyakobed gi besen moro bathe kanyo monya lawo godo gari bang' lwoko. Kendo nyakobed gi kitamba maler ma koselwoko gari ni, otwoe go.

Pile kiloso chiemo bilani, mokuongo nyaka ilos kachumbari. Kachumbari oting'o nyanya, to oting'o kitungu, to oting'o pili pili. Bas to nyaka ibed gi mogo, mogo maber manya tedo kuon mochwiny to ochiek maber. Kendo ring'ogi nyaka ited gi salad mang'eny, nikech onego bed ni iwang'ogi nyaka gichieg.